Pur e onding' piny marwani. Pur mar olembe,, kaka machunga, mawembe, mapera, apoyo, afwoto gi mamoko nigi ber mathoth e del kendo inyalo ti tijno kaka ohala, kendo miyo dhano yudo yuto mang'eny mokalo. Olemo mar onjiri ber ahinya gi joma miyo, ahinya sama gidwa dhi neno malo, nikech okonyo gi dwoko remo magilalo diere go. Yiende olemogo bende itiyo godo e bero alwora. Kendo inyalo ti kodgi e duso dala. Okonyo nyaka joma chwo nikech en gi gima iluongo ni gi dho ngere. Ma miyo teko gi bedo malo. Pur gi uso en gik moko ariyo ma opogore. Koro oganda wa mondo omed lony mar rito olembe koseapuodho mondo odag kuom ndalo mang'eny. Inyalo los gi kaka juice, moko ikano e fridge. Tich en tich.